Oret nekimuche keboisien ko boisietab semberisiet. Semberisiet kotoreti kisto tuguk che anan korut cheu chemasai, che olekai ko anan konamda minutik ak mionwogik cheterter. Oret age nekimuche keboisien ko wallet ab minutik kotieng'e kosorwek. Kou ing'emin ra bandek ko en kasarta nesupi kimuche kewal kemin marakwek. Ko niton koto kisto mionwogik che anan konamda minutik ak mionwogik. Kimuche kora kemin minutik cheterter sabarit aende, kou anan kemin marakwek pamoja ak bandek ko nito kotoreti kora kisto kutik anan ko mionwogik che anan konam minutichutet.

Aboisien keswek chekororon chekyole chemotinye kutik anan ko chemotinye mianwokik alak tugul, keswechuto kenyoru en Agrovert anan ko komoswek cheterter kimuche kenyor keswechuto chekororon tor kakemin komoikochin piasinik kochorireso yekokurut. Oret ake neamuche aboisien ko achop bereisiek chekoron en mbarenyun ,bereisiek chukoron kotoreti amachwal beek piasinik, ndoyon koetyi ropta komochwole beek piasinichutet, kora ndo yon mara momiten ropta akonokoi beek piasinikyuk konyolu akere ale morokyi beek chechang simoetyi beek en piasinikyuk, oranito kotoreti simochorireso, kora ko ndoyomiten piasiat anan piasinik chekokonam kochoriseso kitutu akewirta simanamtake piasinichu mianwokik anango simochorireso tugul.

Miondab blight, ko miondo netam konome nyanyek mising ko yan kakimin nyanyek ko won robta, kongete mionitet ko tam konome nyanyek mising ko yan ka koit ko tapteso nyayek chutet, ko mionitet ko yae sogek ab nyayek ko yamyo anan ko lalyo, ye weiker sokiot ab nyanyat ko kabur kou ne kalal, anan ko anan ko siten kot koyai ketik ab nyayek ko yamyo akichek, ko yekakomyo ko uni konome moite ko iyo icheket, anan kosich logoek che kimoche sigoik nyanyek chutet, ko mianito nebo blight ko mostly kotam ko bitu yan kachwal bek nyanyek mara yan ko robon Zaidi ko changityi bek nyanyek anan ko mara yon ka kinoko bek nyayek ko mara Kakirongyi bek chechang, ko mionitet kit netam keyoe, komi kerichek che cham keyole an Agrovet nye kebite ko isto mionitet, kora kocham kemine nyanyek eng kasarta ne mawon robta, situn ko maetyi robta, anan ko yo kinokoi bek ii keribe ama kichwalen bek, sikobit komabel sogek kwak, ko noton oret netam ke boisien kinyoen blight.

Koimutie neo mising en nyorchinetab katoltolik ko loindo, biik alak en echek kemenye kokwotinywek cheloe en elekimuche kialen anan kenyor katoltolichutet koniton koui nia ngamun en kokwotinwek alak chekimenye ko loen ak yachen oratinywek, konondet challenge nekenyoru mising koki koboti loen elekesoren katoltolichutet ngandan kikeboswech inee beit kolo elekesoren ngamun kot kepee akoi olimpo town olimpo county ko noondet koimutiet mising nekenyoru.

Temiik kotam konomee kominse yoon kanam robta, en olinyon kong'eten temik yoon kakonam robta korobon ko kasarantet elekinome ketemishe ak keminso, korobitet kotamke, kominutichutet kemine en kasaran takoroboni situn koite kesemberchi kotakomiten robta, ko en nitet kokochin koiyo ak korut tukul minutik tukul chekakimin korutu tukul ak kokoronekitu, kong'etaimen komnye kotun koite kekes minutichutet kotun kokakonam komokowoo robta kokochin koyomnyo komie ako simonunio kora koubandek kotam kemine yoon kanam robta ko ng'oite kesember bandechutet netaa nebo oeng kotokomi robta, kokoin kokoronekitun bandechutet tuun koite kebut bandechutet ko kokomoen kokochin kosoyo komnye bandechu ak ko simonunio, oreet akee ko taam kong'ete temiik kwole mbolea, mbolea ichutet ko kikotoretech serikalit koboswech beiit, mbolea ichutet kenyorching'e en olimbo county koboishen temichutet kotoldol imbaronikwak situn konyorchike rurutik chekoron, kiit akee nekiyoe ko semberet, taam keribe semberetab minutikiok simachang'a chemasai anan konam mionwokik minutik en imbar niton konetoretech kesich rurutik chekororon.

Olekichopto kotam kenome bandek chonkokoik mesisiek kenam akiuchi mat nemoliplipeni kiboisien mat ne ng'etetiot ,kongeboisien mat neng'etetiot korure polepole ake ngorure keripe amolocho kongunon yangoiker ile karur komie komosta akenge iwekyi kounon, yerur komosato iwekyi kora tor korur komoswek tugul akeripe amolocho kor yongoiker ile korurio komoswek tugul isutu en maa any yekokesut koready kyam.

Kiy ne tesestai eng yu agere tuyet ne tesetai, ko tuyetab bi kab biashara. Ki ng'ololen ng'alekap robinik ak biashara. Ko mi biik che katelelsot ak mi biik che ka guurey, ko mi chi ne kateleli ne ka nam los... Koomomgu ale tuyet ne tesetai ko mi biik che miten tai, Cgho moongu kipongesani icheget eng kasit ne kararan ne kigoyai. Eng' tuyot nitet.

Kit netesetai en ireyu ko chobetab amitwokik cheterter akere miten amitwokik cheu muchelek, miten banyek ak alak cheterter. kongunon ireyu kochobetab amitwokik cheterter keboisien koitama ako kiboisien kora kwenik ngunon kangilal mat kouni komong'u mat neo nekimuche kechoben amitwoki chutugul chuterter.

Inoni ko kimnyeet ak ko elekichopto kimnyeet kotam keboishen maat nemowo mising, kimuche keboishen maat neu inoni nekoitama ak kilal maat keboishen kwenik, ko ng'unon yekakilal maat akolal komnye kindo beek kobaa soburioni, ipimoni beek kotieng'e kimiet imoche ichob kimnyet netian, yekakebiman beek akinde soburioni keterekyi maa ak kerib Kotor kochumukoso bechutet, yekakonam kochumukoso beek, kinam kinde bushek polepole ak kekorokoni keboishen mukang'et toor iker ilee kakouit kimnyet Inam itesyi bushek tuten toor iker ilee kokorur komnye kimnyoni, yekokorur kimnyeet kebokokto kiten en maa konamat komnye ak korur ak iker ilee kotuiyo bushek tukul ak beek ikeer ilee momiten bushek chemanamak komnye, yeityo yeker ilee kokorur komnye kimnyet iwee any imolu ak ikochi biik kwam.

Koroi ko makimine soiti en olinyonet, koroi kityok ele kimuchi kenyorchi ko olin bo ndonyo anan ko dukosiek alak, nebuch ko olinyonet ko temik ko mamine koroi, piik kityok che boisie koroi komuchi kwal icheket eng olin bo ndonyo anan ko dukosiek alak sikobit koboisie, alan ko ngenyor en indonyoisiechutet ko kakiibu eng komoswek alak che ter, anibuch ko en temik ab olin abunu ko makimine koroiton.

noni koaldaetab njirenik chekiome njirenik chutet kotam kioldo kioldo eng ndonyoisiek ako elekisichen njirenik chutet kotam kesiche en temiik chekikobai njirenik chutet mii temiik chekikoal njirenik chemengech akochob oinosiek kwak ih oleboen njirenik chutet kotai koit kasartanywan nekakoyeekitun koyam kiam, yekokicher njirenik chutet ih kotam koibu kobwa ndonyo any nyokwoldechi biikab biashara koyekokioldechi biikab biashara kochebe icheket njirenichu akokaangaan koboisien mwaita nebo ngwek, yekokeboisien mwaita nebo ngwek ih kotoreti kora simyachekitun njirenik chutet so yekioldoo ko fresh njirenik chutet ngioldo kora njirenik chut kotam kekere kele tilil elekioldoeni amun chuton chebokenoisien chebokoame biik eng korik kwak keribe usafi nebo olekioldoisien. Ko biashara ini ko biashara nekaran kabisa tinye rapinik ih ako maui kora kenyor njirenik chutet kimuche keyai order en biik chekikobai njirenik

Kiarorchin inendet eng' oret ne kararan kemwachin kelenjin, nyolu chito ne aployeni nebo kocheng'e rabinik ab besendo eng' benkit konyalu ko chito ne kigoit kenyishekab taman ak sisit akotestai. Kebata, kit age konyalu inendet kotinye account eng' benki notok no kocheng'e rabinik. Nyolu kora konendet ii ko nyolu ko biashara anan kit neyoe kotun komuche kolipanda rabinik chotet simatemene inendet lipanetab rabinik ab besendo. Kit agere kora ne kimwachin ii, kemwain kelenjin nyolu koch koboisie rabinik chotet eng' oret ne kararan situn komu kosir rabinik chewegunen rabinikab besendo.

Keboishen ecitizen kelipan rapinikab sikul kotoreti sikik miising, niton ko ngamun malasima konget sikindet en kaa kwo olimpo benki sikolipan nome kityok simoit akochil ecitizen akoyokto rapinikab sikul kong'eten kaa nito kopose rapinik chekimokyingee keng'et en kaa ako olimpo benki sikelipan rapinichutet, kora ko olimpo benki ko anan kochang' biik mising kowo lainit en benki koyon lipani sikik en kaa komalasima kopaa akoi olino konitet kopose lainit en olipo benki, kora kotoreti nitet komokiwasten saisiek ngamu momii kiwasten sai keng'et en kaa akepaa akoi olimpo benki yekakeit benki kinam kemin lain nito komoipe takikosiek chechang ngobore kinome kityok simoit kechil akelipan en yotet, ko kikonyumnyumit mising koimutiet nemiten kityok ko sikik alak komotinye simoisiek ako sikik alak komosomoso ko mongen kosoma kit nekimokyinge sikelipan en ecitizen konoto koimutiet neo en sikik alak imuch komotinye simoisiek anan ko chemapa sukul.

Lipanetab rapisiekab sikul keboisien 'ecitizen' noondet koboisiet akenge nebo serikali nekikotok kopunchi maana mising en sikik cheliponi rapinikab sikul, ecitizen kotoreti sikik kolipan rapisiekab sikul kong'eten kaa bose kora rapisiek chekimokyinge kengeet en kaa akoi olimpo benki sikaron kelipan rapinichutet chupo sikul, kora en olimpo benki ko anan kowoo lainit neyoche komin lain sikindet akoi kokakopa saisiek, ko lipanetab rapinikab sikul keboisien ecitizen konyumnyum mising ako kararan kimuche kelipan rapinik komiten kaa sikindet komomiten aja kong'et sikindet akwo akoi olimpo benki konito kokikonyumnyum mising lipanetab rapinikab sikul.

Inoni ko kotunisietab look Nebo look chemeng'ech chetomo koyam icheket kitun icheket ak ko chuton ko lookab sukul cheyomekee icheket kotokomiten icheket sukul kotokosomondos, ko kotunisietab lookab sukul komonyolu kabisaa, inendet chito nekinyoru kokatun lakwetab sukul konyolu kimut inendet kwoo koo ak kenomnji icheket ng'otutik, look chebo sukul kotokomengech akonyolu kikochi icheket kasarta ak boroindo nenywanet kosomoso ak konyor icheket kiit nemokying'e en sobet, icheket kora kotokomeng'ech tom komuch icheket kobwat komie anan kong'alal icheket kiit nemoche komnye, tokomeng'ech tom koyam kitun kabisaa, so konyolu koyesho serikalit kokon kondoikab kokwotinwek cheu kirwokindet konyolu keibchi ng'otutik icheket chekinyoru kokotun lookab sukul ng'amun monyolu.

Biik chebokomonut mising ko biik cheyoe kasit en ofisishekab kipandok, bichutet ko chetam kotoreti biik kechob kipandok ak ko chutet kora chetam Kong'ololchin biik en mara yoon miten oot barasa kokwet anan komii tuyoshek chemii kokwet kotam ko ng'ololchin biik ak kochere biik ibakochob kipandok ng'amun en kasari konekit kiit aketukul nekiyoe kemokying'e kipandet, kora ko bichutet kotam Ko ng'ololchin kora biik kochere icheket kochob kipandok sikobiit konyorchikee ng'alekab SHA ng'amun komokying'e kipandet yoon kioktiveteni SHA, kobichutet kobokomonut mising, kora anan kobwa kokwet inyokosung'ukan ko anan kobokochobchi biik kipandok eleuu sukul nemii kokwet, kotam ko sikobwone sukul inotet kotam komwochin kirwokik komwoin kolenchin olenchin biik kobwa betut nekile ak nekile kotun kemiten sukulini, ng'obwa biik tukul chetom kochob kipandok inyokechobchi kipandok, nitet kotam kotoreti mising konyumnyum ng'amun bendi biik chechang ng'amun yekakobwa kounon kokwotinwek komomokying'e chito rabinik chebune akoi oliin kichoben kipandok, koniton ko kikotoret biik mising en kokwet ak koyai biik chechang kora kochob kipandok.